Ore nai ngolikinot natum lairemok enoshikata ereten ndakin enye peminyala amubeetae ndakin niminyala ashu ninye enkumoi ormatunda na nchere kepuo ninche alau enepik lolo matunda ashu nona puka nepuo na ninche ainyala ituepuoi amir, kenya si ngwesi oleng isulaki imotonyi onkulie ake ngwesi kutitik natii enkulukuoni neaku ena nyamalitin nai naimaa naa laremok epoito nai areten ndaki enye peminyala.

Ore taa ebenki e Equity, nees ninye intokiting kumok oleng, eng'asa aku ekepik iropiyiani, nitoki aku ekirriwaa iropiyiani, nai matejo airriwaki iwuejiting nepaasha, neeku naa nees akeyie intokiting kumok akeduo naipirta esiai oropiyiani. Nai eniko nai ina benki, pelo naa aret irkastomani kutitik, laijo nai nkera esukuul, naa peelo naa aitaa enkirriwaroto arashu entumoto oropiyiani metaa kelelek, nimitagol oleng nai matejo ropiyiani naitaunyeki arashu nairriwarieki, pepuo naa lelo kastomani kutitik ashipa, nepuo aku naa etaasa intokiting etipat oleng.

Etaapa erewato oropiyanibesidai aisul amu ataa keeta ltunganak kumok ashu poki akeyie simui nagira aitumia ore erewaroto oropiyiani nisaidia oleng amu eshomo aitelelek siatin itelelia esiai toltunganak olakuakino amu melasima petumoi itelelia si esiai matejo nai tebiashara neaku na itelelia ake aesia tonkoitoi napashipaasha tenkoitoi na esupatisho neaku etareto oleng ena kiriwaroto oropiyiani nisaidia nelobaitele esiai tonkoitoi kumok napasha.

Eketii nkoitoi napaasha nairemiwarieki iropiyiani na tolosho le kenya ore nabo etii enkoitoi esimu etaa empesa na ore inaoitoi na ninye esidai amu ninye etum pooki ngae amu ataa naa keeta pooki ngae esimu ore enirmare eetae si enkoitoi embenki nilo na aishooyo account number enoltungani orewakini mpisai netumoki na ashomo atipikaki olchani neaku nona oitoi ereweki ropiyani tolosho le kenya na ekajo nanu ena esimu esidai aisul amu ninye etumoki ltunganak kumok ainoto neasishore teleleki metii enyamali.

Ore taa enoitoi naulori na kaisilig ajo ninye eji tenkutuk olashumba express travelling mitoki engari aitashetashe tenkoitoi ingoru na Kulie tunganak tenkoitoi neisulaki toltungani matejo nai oata esiokinoto na nitoki si aku kelelek elaata enye akut penyo alang na tenintashe neaku elelek penyo elaata enye na kesidai na pitumoki atasioi ashomo ewueji niyieu.

Ore naaji orkuak sidai osuji tewoahitoi esimu naa nchere piilo naa oltung'ani ayiolou ajo kaji itii peemilo ake oltung'ani ajo awosh esimu jibuak tewueji natii iltung'anak nilo aitanyamal iltung'anak oosita isiatin enye ashua dii ninye nilo adaivat attention neeku enarikinono naaji ake ning'oru ewueji nemetiiki nilo naa atumoki atoosho esimu iino maakutiyik metii enyamali etii sii likae kuaknaaji nemenarikino nibuak tesimu naa ilo naa ake airo toltoilo lemeyii abori nemetii shumata pee itumokiki naa atumokinoto oilo tung'ani ligira ang'amaa

Ore orkeju lesondu miriu na orkeju sapuk oleng tolosho le Kenya etii ninye elekeju ashu eim iloshon okuni engasa aaku akeeim orkerenget lekisumu nitoki aaim ole homabei nitoki ake aim ole kisii na orkeju sapuk oleng otii enkare permanently na akeasieki elebkeju ntokitin kumok aketii laibungak losinkir aitaunye sinkir ana endaa enye nelo si ele keju abukoki enkare enaiposha sapuk naji victoria neaku lolo omon ainosu oipirta elekeju.

Etaa tolosho le Kenya nera nkampunini are ana enaigero tende, enkapuni esafaricom o airtel na kiriwaa ninche ropiyiani tenkoitoi esimu nai airiwaki ltunganak ore nai enkampuni sapuk ashu nanyor nanu na enesafaricom anyor amu keeta ltunganak kumok olaini lenye tenkaraki esidano e netwok nelek si enkiriwaroto oropiyiani tilo aini alang elde le airtel neaku ole Safaricom osidai na ninye oiriwaa ropiyani oleng.

Akeetae nkoitoi kumok nidim na oltungani atishumie ropiyani ashu mpisai inonol ore enedukuya neetae enkoitoi esimu indim atipika ropiyani esimu nishmie te account esimu indim si atipika ropiyani embenki amu keetai imbenkii napaasha nipik naa ropiyani embenki nikishumakini ambaka na enkolong niyewuo aitau neaku nona nkoitoi are are nanyor nanu enkoitoi embenki amu ninye nai aa etii eseriani aisul amu kegol peyie epuri topi natii embenki.

Ee ayawa nanu esile, naa tebenki e Equity. Naa ore apa inkoitoi naimayie pee alo aya esile, naa aimayie naa irrerreni osuji peyie itum naa ayawa iropiyiani esile. Eng'as aaku ilo naa niya enkipande ino, nilo aigeru ashu aiger ajo karopiyiani aja iyieu, naa kanyioo pee arashu kanyioo ilo aitaas kuna ropiyiani. Nikitumokini naa atoliki esiana oropiyiani nidim anoto, nipuopuo naa anyorrakino ayiolou ajo kanu enarikino nishuku nena ropiyaiani. Neeku nena inkiimari naimari.

Ore nai eniko iltung'anak lolosho le Kenya pepuo naa atumoki airorie ilomon, matejo nai loing'ua inkwapi nalakwa arashu inkwapi eboo, na kepuo nanche ang'asa ayiolou ajo, kakutuk eidim kulo omon airoro, kenkutuk nikiyiolo yiok, enaa aikutuk. Nepuo naa si ang'amu, nepuo aitoomon ninche tenkoitoi nabor, neutaki wuejiting neyieu nepuo, tesupatisho nai metii egogong'i, peyie epuo naa lelo tung'anak ainosaa njere kesupati iltung'anak lolosho le Kenya. Neeku nejia ikoni peyie irorieki ilomon.

Ore tebiashara na ore engolon orkastomani na kininingi oleng na kanyoraa nanu amu ninche likikutaa anaa olamirani pilo na ayilou ajo kanyio enyor irkastomani linonok na kanyio iba nilo ainining ana kesidain ntokitin nimirita ashu kanyio impangie neaku kesipa oshi oleng enakiroroto orkastomani amu ninche likipuo autaa nai tenkoitoi e makeon neaku pepuo na sinche ashipakino entoki naasita nepuo ashipakino nkiasin inonok amu nakata na epuo ailepunye biashara ino.

Ore taa ntsa toltungani nai lemeyiolo na olturur na outasheki mbaa orbaribara a enapata ongarin, enamapata ololan wenapata si oltunganak tesiai ebiashara ore nai nkutik natayiolito ninche na nchere ketii larewakblongarin omir ngarin oleng nepuo na ninche ayau nyamalitin epuo ninche abatata netiibsinrkulie onap lolan ashu ltunganak kumok aitogiroo enoshi nayieuni, netiibsi rkulie arewak lemepuo na aizingatia kuna sheriani orbaribarani neaku naa kuna nkumok enotito ninche.

Ore nai matejo entoki nayiauni toltungani na oshomo aaku keasisho tewue nairagieki ltunganak otuata tesipitali sapuk e star na enkariano ashu enkisuma nai naipirta ilo ramatie na loltunganak neyieuni nai oltungani oota oltau lengolon amu lemetii enkuretisho petumoki nai ashomo ataramata loloseseni otuata nayieuni si nai oltungani otii teshumata larin tomon oisiet peyie etumoki ataasa inasiai eeta enkariano neaku nona tokitin nai idimi aipotu.

Ore nai eniko lairemok ashu toi ninye laturok pepuo aitushulaa mbaa osokoni tenakata olomon leapa epuoito na arereta teunore enye kepuo ake ainguraa ajo kebaa enkarino naatae tiapa na kebaa eretoto nayawua, nepuo na adupaa nona mepuo si aingur ajo ka etiu osiwuo losokoni le tanakata pepuo na airiamaa mbaa eapa onona rishata petumoki ashom naa ataas esiai eunore tenkariano sidai oleng nalo na ayaki ninche faida sapuk.

Eketii wejitin napaasha naii naidim aishoo iltunganak silent te losho le Kenya. Eatae ninye ilturruri oshi taata kumok oishooyo iropiyiani aisho iltunganak. Eitoki sii aaku ekeatae esile te imbenki niindim ashomo aingoru nikinchori. Eitoki sii safaricom aaku ekeichooyo dei ninche maate esile eimu esimu, naa oltungani oitoki aaku eatae iltururi laijo kulo ooji co-operative saccos oishopyo ninche esilen oltunganak lenyena, naa emeitalaku oleng iropiyiani natii shumata, naaku ninche taata oichooyo esilen naa tolosho le Kenya

Ore nanu olturrur layiolo oidim aisilenu impisai, naa kulo le cooperative Saccos, ninche lelo oidim aisileno iltung'anak arashu irmemba lenye impisai. Naa ekesidai amu metii entoki najo ilashumpa interest enye shumata oleng, naa milo ashuk iropiyiani kumok oleng. Naa ekiponiki si ninche erishata nilo naa nai alakie inasile, naa metiu inche enaa ibenkii. Neeku, neetae si ilturrurri kulo kutitik loltung'anak nai oyioloro maate, naa epuo naa sinche aisho iltung'anak iropiyiani. Neeku lelo turrurri nanu ayiolo.

Ore ara olairemoni eketii intokitin naisho matuuno endaa aponaa temukunda aai metaa sapuk ore enedukuya eikesho osokoni matoponai endaa ore peelo metaa keisapuk enkinyiangunoto endaa nalo naa aponaa tenaaponari ormarei nelo naa aishoru matuuno endaa sapuk pee etum siininche endaa nanya neeku nena tokitin naidim ashio matuunisho oleng ore sii peemetii imoyiaritin kumok nalo naa aun endaa sapuk oleng nenetii sii enchan naun endaa

Ore nai esile pookin oropiyiani esiana ake yie nayia na ore nkumok na ketii faida enoshi kata ishomo apik enoshi wuei naishaakino niya ropiyani esile nilo ashetie enkaji nilo abolie biashara matejo olduka Nilo na aitaas akeyie ntokitin oleng neaku na inakata ake idol faidai oropiyiani esile enoshi kata iyawa neaku pilo na oltungani aitobiraa ropiyani esile nilo abikie oleng amu kepuo na aponari neaku ore pilo ashuk naduo ropiyiani nilo ashuk ataa kekumok metaa nai kegol echukoto.

Ore nai esidano natii eninyangu ntokitin tolduka sapuk alangu osokoni na nchere itum na ntokitin kumok oleng napaasha niyieu tiatua ilo dika sapuk mintoki aya erishata sapuk ingira aingoru ntokikini napasha amu ketii na ninche ewoi nabo ore si ai sidano akepaasha bei ontokitin natii olduka sapuk okunda kulie natii osokoni ilainepu aa kemiri tebei eabori intokitin tolduka sapuk ilobatum si ntokitin sidain nai matejo naata high quality tilo duka alang natii osokoni.

Ee pii atabolo taa nanu account embenki na teleosho lekenya na ore ntokitin nidim aimai ibolito na ilo na aku keeta ntokitin nikimpotunyeki ore enedukuya engasa aaku keyieuni enkipande ino nitoki si aaku keyieuni namba inonok esimu nitoki aaku keyieuni enkardasi naji kra neaku ninche nai ntokitin etipat oleng na nayieuni temboloto e account embenki nitoki si aaku keyieuni ropiyani napiki naiterunyeki apik account pilo naa atumoki ataasishore

Ore nai biasharani sapukin, naijo taa lelo turrurri, arashu ninye nkampunini sapukin, naa kenarikino ake nai nirriwaa oltim lenye arashu olturrur lenye, pepuo atumore irkastomani, nepuo aiteng'en ninche naa intokiting enye, nepuo sinche irkastomani alimu inyamalitin nataa ekegira aimaa, peyie epuo naa adupore nena tokiting ina ampuni. Neeku enetipat oleng, amu keret inchot pookin. Keret enkampuni pearriyianu tenkitobirata ontokiting, neret irkastomani peyiolou intokiting nagira aponu, osii bei onena tokiting. Neeku enetipat oleng, naa tonchot pokira.

Enetipat oleng naa pelo oltung'ani, aduare olkitarri tenkaraki naa biotisho osesen lenye, naa tonkatitin pookin. Ekisaidia nai oltung'ani pelo naa atum biotisho enye, nelo ayiolou ajo ketii nyamalitin nai nadim aitanyamala ninye, nelo nasieki aramat keon eton itu esapuku enyamali. Neeku enetipat oleng, pekincho biotisho oseseni lang' metaa entoki edukuya, metaa ninye kinturukie, amu nakata kitumoki nikiarriyianu nikisupatu, tenkishui ang' pooki kata kira biot toseseni lang'.

Ore enkibung'ata esimu ai, naa ekaibung' tonkatitin kumok oleng, nai elo naa arubare esaa nai nayieu nawoshoki iltung'anak, nai tenaata orkilikwai nai letipat layieu nalikio, nalo naa awosh esimu. Na kalo si aitobiraa enkiroroto ai, anaa duo nai elo naalo aipirare ajo kang'ae agira ang'amaa. Enelo nai paa oltung'ani larisiore, nalo naa airo nai tenkutuk nikining'uno, ore paa oltung'ani botor, nalo naake si airo tenkutuk nikining'uno. Naitobiraa inkirorot ainei naa esimu, apik enkanyit.

Elelek nai epuo naa nkibelekenyat aku ketii, naa osokoni lo lukunkuni tenkop ang. Idimayu nai nepuoi naa aku kemiri irmosor lo lukunkuni tebei eshumata, naa enaa enagira biashara ailepu. Ore nai nelelek si epuo idaiki olukunkuni apuo agolu, neeku arashu si orkeek nai oramatieki kuna lukunkuni. Ore nai rreteni opiki pepuoi arubare ena kibelekenyata, naa pepuoi naa aramat ilukunkuni tenkumoyu, pepuoi atum irmosor obaki iltung'anak tosokoni. Nilo si oltung'ani ainyang'u endaa orkeek liramatie kuna lukunkuni, naa eton itu eilep oleng.

Ore taa nai entoki oshi nanapieki olola tolduka sapuk neyai apuo apik egarri, eidimayu taa naa olola sapuk ele nai inyang'ua oltung'ani intokiting kumok, naa ore oshi entoki nanapieki kuna tokiting, naa kijo yiok tenkutuk ang' emukokoteni. Enkiti garri taa naata ngejek are, nepiki taa nai ewueji nenapie ilolan kumok, asi neeku naa kelotu oltung'ani arrumoo areyie nena kejek, nelo naa apik arashu neya mpaka ewueji duo neita. Neeku ninye oshi elakieki arashu enapieki ilolan, apuo naa apik egarri arashu anap aya ai woi.

Ore nai nkibelekenyat naa tesokoni ompuka, nisulaki nai epoitoi arashu egirai naa anyikaki erishata esupukuu, ataa elelek enatoki najo ilashumpa Christmas, arashu olari ng'ejuk, naa kelo oshi enkinyang'unoto ekuna puka adoyio penyo. Nisulaki nai enkinyang'unoto ompuka naijo kapishi,o tenebo sukuma. Kepuo nai irmatunda laijo irnyanya apuo aku naa kemiri oleng, amu kepuo naa iltung'anak tenkumoyu ainyang'u epuo naa ainosie idaiki esupukuu. Neeku nena nkibelekenyat, nai naidimi atodol, tesokoni ompuka terishata arashu tonkatitin esupukuu.

Ore nai ara olairemo arashu olaturoni, naa kalo naa arrerrena tenkaraki nkibelekenyat naidim aetu taisere. Ore nai nkibelekenyat naijo noloing'ang'e, epuo naa inkatitin aibelekenya, nelo enkolong nai matejo asapuku, nepuo nkariak aimin, naa karrerrena oleng pee aing'oru nkulie oitoi nalo atumie enkare onkaitubulu ainei. Ore nai enkae kibelekenyata naijo eno sokoni, na kalo ayiolou erishata nayieu iltung'anak endaa sapuk, nalo aitayu naa endaa nabaki. Naing'or si pamalo aitau endaa sapuk, nelo naa aku minyang'uni nelo ainyala tosokoni, arashu ashumita.

Ayieu taa naisilig ajo ore ena temata esiai, naa entoki najo ilashumpa interview. Ataa, enkipimata nikipoi apik eton naa itu kinchori esiai, peyie eyiolouni tenaa njere, iyata ina ng'eno, arashu enkarriyiano nanarikino niata, pilo naa dukuya aas inasiai ah aitobiraki tenikinchori. Nilo naa si aku oloyau ereteto etipat, nai matejo tinewueji nikinchoritai esiai. Neeku enetipat oleng, ina temata amu ekisho ilaigerok lesiai metayioloito ajo, ore oltung'ani opikitai esiai, naa keeta ina ng'eno.

Ore nai tipatisho arashu esidano enkiteng'ena tombaa enkiremore tialo ilairemok arashu ilaturok, naa enetipat oleng amu kisho ninche metayioloito imbaa nanarikino nepuo aas, peyie epuo naa arriyianu, nedupayu esiai enye enkiremore. Nisho ninche eng'eno, nai naipirta empeku sidai nauni, olarrabal opuo airish lomoyiaritin onkaitubulu, enikunakino nai tenepuo aramat inadaa enye temukunta, nepuo naa amir tesokoni, nepuo eng'eno nai naisaidia oleng tesiai pookin enkiremore. Neeku enetipat oleng, peyie etum ninche ina kiteng'ena.

Ore nai enkibelekenyata enteke, naa matejo nai entoki naji flight cancellation, ataa mekure eloito enteke enapa olong' arashu enapa tariki naigerokino. Ore nai peyie ibelekenya ina, naa ilo naake ang'amaa iltung'anak onarikino tenena nkopisini enye, nikipuo naa aigeroki ai teke naa nasuju. Ore paa iropiyiani napuoyieki naibelekenyate, nilo naa ayiolou ajo kanyioo, naa kaja etipikaki naa pepuoyieki. Neeku ilo ake asuj ilo kerrerri, pilo naa atumoki anoto enkias tinaalo ejing'ata enteke.

Eketii oshi taata lturururi kumok oleng lontasati oetuo ninchebaibunga ntasati nayioloro peponu aret ate techoto oropiyiani nitobir lolo tururi maate makeon na enetipat oleng amu kisho ninche engolon nai naimu iropiyiani mitoki ninche alau ropiyani napuo aramatie ate atashu irmareita lenye kidim aisileno lolotururi neshuk na ropiyani enkata natoningunote neaku enetipat oleng na embae sidai oleng naasita ntasati oshi taata.

Ore nai ilainyangak kumok na keyieu ninche nebaiki ntokitin nainyangutua terishata nanarikino ore ara olamirani na kalo na ayiolou ajo kaaotoi esidai peyie epuo lainyangak lainei atum ntokitin enye terishata nanare elelek nai aingoru engari namoki na aya ntokitin osokoni ore si nai entoki naijo oltukutuk na kidim ake nai neya ntokitin tesiokinoto meinoto lainyangak neakubesidai oleng petumi enkoitoi naitasioyo ntokikin osokoni.

Eketii nkampunini olosho le Kenya nai naitonir irbetrini eetae na ina naji golden beter neetae na enoshi nikitamoo everready ore tonona na everready oshi yiok kitamoo na ninye esidai eninyangu orbetri lenye na kebik oleng itu ore nai elde likae golden beter na aisidai ake sinye sidai duo oleng ever ready amu kebikie na enkima nkolongi kumok oleng.

Ekesipa taa keeta ina mpesa app ntokitin kumok oleng nindim oltungani ataasishore ore nai esiai ina toki na naji global pay na pelo na aishoru nai talaa ashu riwai iropiyiani tolubot napaasha toseuseu napaasha neaku ninye nikincho inarorwata pindim atangamu ropiyani naingua inkwapi eboo na enetipat oleng amu etaa naapa keasi esiai itii iwuejitin napaasha ningamu iropiyiani.

Nai inkampunini naitasheki naa esiai ontekei, enaa taa Kenya Airways, na pepuo naa aya roruat nanarikino, peyie epuo aakikisha ajo eketii idaiki sidain oleng naanya naa lelo tung'anak opoito, atua ina teke. Kepuo nai aakikisha ajo ekeetae iltung'anak oyiolo ateyierisho esidai, nepuo naa apik dukuya endaa nayieri, nepuo si aakikisha ajo mepuo amir inadaa ropiyiani kumok, petumoki naa lelo wateja lenye ainyang'u teleleki. Neeku nena nai nkiasin naidim ninche ataas.

Ore taa ina app e mpesa nesipa keeta nona oitoi nasuji nai ingira ainguraa ropiyani inonok neeta nkulie siaitin nindim ataasa ingasa aakubindim keeta ewoi nintumia ana olchumati lino lipik iropiyiani ninkenoo nitoki aaku keeta sii nkoitoi kumok nidim oltungani ainyangu enkard nindim airiwaki oltungani ropiyani nindim atangamu nona ropiyani neaku keeta akeyie ntokitin kumok napaasha peyie pilo na aitumia ina app e mpesa.

Aa ore taa entoki naji online shopping na Kesidai oleng netaa si enetipat oleng toltunganak itelelia esiai ataake intuma inatoki ewueji niyieu tenkibungata esimu na sidai amu ilo naake aipotu inatoki niyieu nibaraki alotu alak enoshikata etabawua nkaik neaku enetipat oleng nai inasiai, ore nkoitoi naasieki na ilo ake abol account ina ampuni neaku indim naa aipotu nona tokitin pookin niyieu neaku enetipat oleng.

Ore nai enilo oltungani aitobir aa inatoki tilo bao amu keji tenkutuk olashumba billboard na ilo naake aingoru ewoi sidai nabore ltunganak kumok etaa strategic position nipik ilo bao oigerokino nona tokitin niyieu nimir ore esidano enye akedol ltunganak kumok netum na ainyangu nona tokitin ore enyamali enye nemepoki ngae oyiolo aisuma ebaki netii ltunganak lemeyiolo aisuma nemepuo na atumoki aingoru nona tokitin negol si empikata ilo bao amu keyieu iropiyiani kumok epoitoi aitobir.

Ore olamirani pooki tewuei netii neeta irkastomani lenyenak ore kuna kastomani nepuo aaku ltunganak otareto ele amirani nepuo sinche agelu ele amirani lenye nemitoki apashare amu elelek aa ore ntokitin namirita ninche na kesidai oleng nelek si itoki aaku metii bei onana tokitin shumata oleng na enetipat inaolemg tolamirani amu kelo naa aku keeta irkastomani tenkumoi mitoki naa alau osokoni enkata pooki naata emirare pookin.

Ekesidai oleng teneetai naboisho tewoi pooki esiai amu ore enedukuya akisho ltunganak metaa nabo neas esiai metii olarabal neas teseriani nisho si ltunganak mibungata neutaro tesiai pookin nemeeta oltungani oiba olikae neaku ninche enitoki nabo neya esiai ina ampuni dukuya.